Nderebaek iman alak ko bandishani beit kwo barak agot ingo Wendi saparit nemalo zaidi kwo barak. Ko inan kebune huinuek ngamun sait age Ako macheng so ingobandishan ko kabarech lakini sait age kora komi agichek huinuek chebune ko nda Yoon imukakse inei kiachine tugul nekor amabarech konato nekararan netai koron kokakikimit ak nebo aeng kanyoru taretet koyap inendet ko nda mugakse koibech ko ki kastomaek kwak matkoyaech ko ko kibik che makimakyinige keribech en beit nemaekoyachech nibuch ko kasinywan koyae komie en oret ne noton Mami ubaya aketugul

Uinwek Che bune bichu some rabisiek koboisien moswoknatet ab kasari ko angikaa ilipan koimuch koimin bichuto kagonin rabisiek ko birchi bik chetinye en simoingung ak komwochi siri Che kama koyoche koityi ichek ago nebo aeng kobirun kot koit kiwango ne konin iimge kotienge birun nguni kidogo kora Karon kobirun komwaun ngalek Che choton kila kila ko igere ile ite kiwango ne inerektoi iger kouon kagoimin igere changachin ngalek Che korye sub tugul inei komabaibaitin so uinwek Che bune any bichu kosom ko tugun choniton netai kondo bichu ngokoito rabisiek kosub kou Ole kogoyonchinde ge ak koguiyo kora kole Nan kobitu Shida nebo rabisiek choton beseni bik komyorundoi kwanibuch mwisho kota ilipan is deni ngap ibundoi ano tuguk Che memuche ilipan koik Kityo koguyo ge ak yon kosich uinwek fulani kobit kora iguyon ile kamoyoe kokoboenjeni anan ko komoche aaepan liponishengung

toreti kokochin naet eleki telelchindo rabinik ih , oko nebaaeng igochin kora rabinik ih kosuldaen boisionik Kwak Cheetos makienge ko batai. Mokochin ibak kora uwezo ko kokoita rabinik choto kosichis agichek rabinik chemakienge kiboitinik koigere kora kele kiwango nebo rabisiek ko sikchinge ko mi kiboitinik ireu , mi chuton kanyokosame loan nyorchinige taretet bik chechang siche kora naet bik chechang ngamuun inikona rabisiek ih ikonan akinetan kora kebune koikeibenech ih ak baiwechawech akoi mwisho ametinye chelubani so ngora naet ingamitu iluban rabisiek kab bik.

Konunetab rabisiek kotoreti biik en oret ne oo nea ako ne kararan. Kwanza, ngonyor chito non kotinye panganutiet ne kararan, ko noton nenyorchikei keljin zaidi en rabisiek chutokchu kokikochi. Lakini ninyoru chito nekebo isom kotienkei kesip, keker kasom chorwet ngung, koamangu, me-menyorchinikei keljin komyee, akomekere kora kararanetab rabisiek chotok, kotienkey kemulen chii, keker koibu chi le takiib ak ane. Ko in yondo ko mekere ile kamach imakchinikey, ka kityo, akek tamaa ne keker kanyorchikei keljin chorwet ngung kiurahisi, ilen imulen. Ibuch ndesome koketinye oret nekamiee neketakchinikei rabisiek chotok, ko inyorchinkei kejin neoo. Ako iribe komyeee uchumi, ako uinwek chechang chetobo rabisiek kuk istoenkey kotienkey kainyoru chi nekanamin eut en kasit nekemache iay, alak ko en boisonik che kemache isuldae. Nebuch, rabisiek chu kotoreti biik. Toreti biik isuldae boisiet nekameimuchen ko inyegen isuldae. So chapun koek rahisi akisuldae boisonik kuk.

Olekiripto koroi yani ko chi nekiyani kotelelji anan chi nekikochin koet en yoton ye mi rapisiek ko yoche ko chi ne kiamineni saiti ago chi ne matinye istori agetugul nebo chorset ago yocheskora kigimit yaani biik tugul che yoche komi yoton ko biik che uaminifu nenywan ko yoche komi barak ago biik kora che ketet kora komie. Ago kit ne igimiti kora koistoenge biik chorset ko kikinde kergongetab icheget konai kole ko kakinyorta ko kayai makosa inoto netinyeke ak chorset ko elekikertoi kong ko nyorchinge keretab kong nekorom mising. Sokoikere en yono koinoe chi ile ngokayai makosa ini ko kakiyet en ereu ko korkongetab kong netor anyorchinige komi barak saiti ago mamischi ne boiboenjin komurit kainenyin kokachamenge. Sokoigere kora kole istoenge ngakekab chorset ak koistoenge malikab biik komie ak kosto.

Buiwetab sementi koyache en kipkosobe agetugul ko makararan kotienge kochut borta sikoba lungs ibu mianogig cheterteren ago kora netai ingerangyi bek ko uundo ne huitu , I want en kochut borta ng'ung sibokouut inyorchikee kewelinuek chechang alakini kikotaretech musuaknotetab kasari kochobchige ingoraik ak tuguk che kilachi sikobit iterenge komatinynge ak akiribenge komachut iniboishen ingoraik kenyorchinege akot nebo ngab yaikit neingen Ile ak taktechi ke kiten ko imuche asinyorchike kole

Makararan kiten kii agetugul netinyegee ak amitwogik cheame chii ngweny, ngweny korong koyoche inai ile mitwn tugun chekebore bacteria ,ako koter mi bacteria nemengen ile ibu miando ainon ii, ko kora simndoo ak murindoo agetugul komoyoche kochut bortab chii, mo mii achi agetugul nekoshingee tanyor kewelutikab bortanyin ako simyaak kounon koyoche keripchingee tililindo, yoche tuguk tugul cheiboisien iyome alan eeh tuguk tugul chetinyeege kityok ak chii, chetor iboisien koyoche iripchi tililindo kabsa sikopit ii komenyorchikee mianwogik chee yachen ngap momii miandoo agetugul netos ibore kararan iis ot indoo, yani yoche keripengee kityok inei mianwogik, ooh siripengee mianwogik kokeripchikee mianwogik kokeripchike mianwogik kokeripchike tililindoo, akoo tililindo kong'eten tuguk chemengechen cheu chon cheiboisien maa ngap ming'in chii ile acha ina nini, so yoche ichopchikee olenin eleyoche ikonoren tuguchoton siribengee murindo.

Sirkali atkai tugul ko kikotechi bik koriben ke miani, kenai miani ele miando neyae kabisa kotienge oleibto sabetab chi. Miani ko yaani ingochit bortang'ung ih kobogogochin huwezo bortang'ung ko matakomuch koribke aikotach mianogig alak, chechoto konyokoibenin sabet. Nibuch miani koinegen ko malenchin ibenin sabet ka kityo inyogo tare imunity nebo borta ih , akokachi huwezo mianikik alak serkali ko kokotiem konetech ih ak takitariek bik tugul che inatech akobo olekiribtage . Akonetech tuguk cheyache kebaisien Yoon ki siistaege ak miani. Serkali akot ingebe sipitali komeweksei komakitinyki Okot. Ikere Ile olon tugul akot en sugul ih , ko kinetisie ako miani. Anni olan tugul inyoru habari netinyege ak miani. Ak elekitertoge ak elekiribtoge.

bandek ih ko kokakiges inei komie aalani kora mait inei kora koyache koit ngap ngagerchine komii barak saiti, konato kobaru kole komi ngueny, kosir oleko magat nda ko kakiges komie kotos tom koit beit olon ago ikere kora ingekes komie ko igere Ile wakulima kobunei shida chechang. lazima ko lasima keibu bandek komong en inche nebo Kenya, noton kobaru kole komarurio komie Ako makitache chebo emet age ketinye chechuak so nda mugakse ko yachei kokakoker serkalit inendet ih akotokonet bik ngab ndatinye naet nemi barak bik ko nyorchinige kesetab bandek en chang'into siistaege ng'alekab alishetab bandek

Atkai tugul ko kingen echeget kele yani masoesi ak iyochi masoesi bortang'ung kotugul kogonin chametabgee both kiakili yaani igochin inei generally bortang'ung kobur kochomegee kot missing ne notok ii inibur isisigen kityo yani meyochini masoesi, melobototi ko ibure kora ko meten joints chemagoboisie kou elemagat, ko sikobois bortang'ung komyee ak istoenge ot mionwogik cheistoo unyonge nombo kokebur kityo, yani mbiret kifupi ko toreti bortang'ung, toreti iyochi masoesi ak ichobochob kora agiling'ung ii ak iripengen mionwogik inoe ile noton nemokyingen bortang'ung ako atkai tugul ko kararan en chitugul, maleweni kenyisiek, chii agetugul netinye uweso koyai kounoton ii koyae ako kora nometinye uweso ko yoche ityen kidogo noton ko kararan.

Sugulisiek eleoo chebo music koo minekebare Imani school, minekebare five-star, Nairobi school of music, choto ko sugulisiek chetinye umairi bik alak kotinye naet nekorom missing akoba tienuokik aani lakok che katienso ko agilit nyin tugul ko ingen inei akobo tiendo kasit nyuan kokikesyi tiendo , kong'et iman kotieny ko dansen ilose Ile ah , yaani nyasin ko en agilit ibuat ki sugulisiek choton chenaatin en music akosi konaak ko amang'uu sector kocham icheket en icham kit iyae Kioto kouu ele nyalundo